Ore eninko ilajurrok lenkijiapie teneyiolou enchoto enkijiape arashu enchoto naloito enkijiape naa kitumia imashinini ee naa ijio wind sock nitumia enkai naji windvane, ore nena mashinini naa keutu enchoto naloito enkijiape aa kesujaa naa tenkarriyiano elelo ajurrok le enkijiape.

Ore enikuna M-pesa pee etabolo ashu pee itubulua mbiasharani tolosho naa keng'as aaku etaboliboloki M-pesa agents toowuejitin kumok oleng' naa biashara taa ina natalala nitoki aaku ore ake iwuejitin e M-pesa nishorua options kumok oleng' nijio lipa na m-pesa, pochi la biashara naa ninche egira iltung'anak kumok aitumia tesiai elaare oombiasharani enye.

Ore esidano teniata aa erripoto ebiotisho naa sidai oleng' toltung'ani amu ore oltung'ani letaa naa esaja ashu emuoi naa keeta mbaa kumok oleng' nemees amu mitoki oltung'ani naa omuoi aas esiai mitoki tooi ninye mpaka naaji aidim atotona ashu ashomo, neeku sidai tenirrip biotisho ino amu ore biotisho naa entoki sapuk oleng' tenkishui oltung'ani.

Ore esiai enkadi e ATM piilakishore aaku naa ake iata ake bills niidim atalaa intumia enkadi ni swipe nilak bill ino ore ake sii enkai naa ore enkadi naa kitayunyieki iropiyiani te bank, ore tewueji e ATM lobby naa kaidim ake oltung'ani aitayu iropiyiani, isuroki ake enkad nilo nena options pooki naayieuni nintayu iropiyiani intumia ina kadi ino.

Ore enkirukoto ina naa kaitarriyian ake naai eimu irorei le Biblia aa Biblia naa naitodolu nchere ajo lasima pee itau oltung'ani olasarr ee naa ina naatoi eji ee fungu la kumi arashu tithe naa keeku ake naai ira arriyia amu irubare naa irkigerot le Biblia ore naa ake naai te pooki toki nitum naa nintau ematua etomon arashu naa ilo oji olasarr.

Ore KRA naa keeta oshi taata ninche platform enye emutandao naa kaidim ake ailooga in aa nicreate account nibaraki aaku indim ake ai filla returns inonok makeon niidim ake naai sii aitobira enkai account e KRA neeku kisaidia oleng' metaa iret ake naai oltung'ani keon eimu ormutandao mee lasima pee intoki alo nkopisini enye.

Ore enchumata oo risiitini enoshi kata indipa ainyiang'u ntokitin naa enetipat oleng' amu kelo niata neeta entoki expiry date arashu tenaa emashini naai neeta malfunction naa ekibidi ake naa pee eku teniyieu nishuk enaduo mashini arashu enaduo masaai naa lasima piishuk tenebo orisiit pee epuo sininche lelo likitimirakitia aithibitisha aajo ninche likitimirakitia ena entoki naje amu nena risiit naa kainyioo enyamali.

Ore ina naa keji utalii arashu tourism naa ore pee ebaiki iltung'anak iwuejitin nijio inoonguesin naa pee epuo aaduaki ate nguesi nitu oshi edol ee neeku etum ake naai apang'a nelo oltung'ani adol engues netaa ninye iyieu nidol toonkonyek amu ebaiki nitu aikata idol, enetipat oleng' esiai enduata oonguesi naai sana sana toolashumba ooponu teboo amu keshoru entoki naji revenue.

Ore nkiteshonini sapukin tolosho le Kenya aiteru te TV neetai pae aa TV Fourty Seven, neetai Citizen TV niigil aaku keetai KTN aa tenebo ake sii o KTN News, pee maarikino enkiteshoni ee naji Mayian arashu Paran Tv.

Ore tele osho le Kenya naa ore oltung'ani onare nishore enkipande naa oltung'ani oitabaikia ilarin tomon oisiet ninye oshi naa eji etaa oltung'ani oidim aiholda enkipande ore eton itu ibaya lelo arrin na ira teenager, ore naa ake pee eeku itabaikia tomon oisiet nelo dukuya neeku naa ira adult nikidimi naa aishoo enkipande amu itaa naa oltung'ani kitok.

Ore mpatii sapukin tolosho le Kenya naa ketii empati narikito nkishu e UDA aa netii empati e ODM aa opposition party, nitoki aaku ketii mpatii kutitik aa ketii enkai naji aa Wiper, neetai ake siinye enkai party naji ANC, neeku ore tendorrop nena mpatii naaning'o oleng' tolosho le Kenya.

Mmeetorono teneaku keeta ake sinche nai national police service aaportal enye eonline natum ake naji iltunganak aireporter aaincidences aamu kelelek imbaa amu keaku ketiiki naake mtandao naa kitelelek esiai alang teneaku nai keoshi isimui emergency , emegencies neenyuni aafeedback naidim nishiliwa.

Ore nkabilaitin naamir apa ntokitin aa tele osho tedukuya apa aa enkata apa ina musana aa naa keji apa ina mirare ene batter trade na ketii ninye enkabila ormaasai netii enkabila orkokoyo netii sii enkabila oolaikamba, ore naa apa ina mirare naa keyau apa ormaasani enkine nabo netum naai orkokoyoi aishoo aa matejo naai tenaa irkuniyiani aare loo mpoosho nikunari neija.

Ore iropiyiani naishoru HELB aa ore HELB naa orkioma oishooyo iropiyiani eloon aisho nkera pee etum aataretie ate nepuo aashuku tenetum naa kiidim aishooi esiana ometabaiki nkeek onom, netii ake iloishori nkeek tomon iuni nikunakini neija naa kisaidia ake naaji naa oltung'ani tewueji netabaikia.

Ore eportal ormutandao esukuul nemeenkibelekenyata sapuk eyauwua toonkera ashu torrmwalimuni arashu akeninye mpaka toontoiwuo amu mmee kumok iltunganak oyiolo aitumia naa nena portals za online kake kisaidia naake nkera meetaa kidim aisubmita assignments enye ashu ntemat enye teleleki .

Ore ake naaji olning'o tiatu irmembai lenkampuni naje ashu ninye naai orkioma naa pee eponunui ake tenebo ee nenyai ntumoreitin airiamaa nishoruni entoki naji clarity naai te pooki toki naasitai peyie etum naa iltung'anak pooki aanoto aa olning'o niriamari tenkeju nabo.

Oreake naai iropiyiani inonok e matumizi naa kaindim naai aigero namna enkitumiata ata ninye tenitipika budget nishum nkulie peyie itum aitayu orkekun otaa inoto ai baye nintaas neeku ing'as ake naai apik enchoto ooropiyiani kando ashu savings.

ee kitegemea naaji ajo kaji igira aitayunye iropiyiani, amu ketii taa wuejitin naa tenikidoli naa intautuo naa ekisuj ilaruok, nikipuuo ninye aidim aitanyamala, naajo pee kioru nena ropiyiani kake, kepaashipaasha iweujitin ketii ake naaji ewueji torono netii ewueji neme advisable pee intau iropiyiani te account

Ketii ake taata iltung'anak oidim aiadvertisa nepik enkitobirata oo ngarrin mtandao nepik inambai enye oosimui inewueji nepik account e Facebook peyie etum naai ake oltung'ani arashu olopeny engarri oinyiale engarri enye atoosho nena aamba naatii ormutandao nikiutaa oltung'ani arashu olaitobirani le engarri ewueji netii ninye, niya naa engarri ino meshomo aitobirr.

Mara asipani amu itu ainepu embenki naji Chess kake esaj oleng' aa ore oshi esiai embenki naa looni naabatat arashu isilen naawaita irkastomani neyaayie nepuo nebikie naai duo nkolong'i kumok, agira aitayu mfano ena siai naji Hustler Fund nawaita wananchi iropiyiani nitu eshuku netum naa aaku etaa etabatate sininye ina ampuni.

Ore ake sininche nkera kutitik naa lasima ake siniche pee etum passport enaa irkulie mwananchi, pooki entoki nayieuni teninche naa entoiwuoi enye metaa etii inewueji egira aiputaki nena ardasini e passport. Neyieunyieki ninye makeon enkardasi enye einoto aa birth certificate, basi netum taa naai sininye atusuja legal process naatumie passport.

Ing'as ake naai alimu aiteru ninye toonkarn inonok aa o lari leinoto osukuulini pookin nisumare o ewueji nitabaikia tenkisuma ompaka ake naai ewuei nitabaikia temaisha ino aa tanakata.

Ore kotini e shumata arashu high court naa keng'amu ake sininye irkesii enaa kulie kotinini, nining' aa neyau maamuzi tenaa keguilty oltung'ani tenaa mee guilty neeku ina esiai ake sapuk naas siinyekotini eshumata, kilinganishieki ake o kunda kulie e kawaida.

Ore embenki e central ashu Central Bank of Kenya (CBK) naa ekeyieu naai nisho metaa keeta siinye forex transactions naidim ataasa eimu ina benki pee eku kiidim ake naai oltung'ani aimunyie tenaa bitcoin ashu iropiyiani ormutandao atua embenki e Central.

Ore aa Wangari Mathaai naa entomononi apa olosho le Kenya toltau lenye pookin, kegira apa aas esiai oorkeek, entasat natuuno ninye irkeek kumok aisul nelo omishori nobel prize neeku entasat nanyorr apa ele osho oleng' eimu esiai e environment.

Nchere esiai, oolashumpa aashu modernization naa ketoshorua ntokitin kumok, ntorok o sidan, aa ore sidan naa ketengena iltunganak ata tena tenkisuma, amu kitejo naa iltunganak kintumia inkoitoi oolashumpa aisumare, nibala ajo ninche apa sidan ashu ninche natii shumata kake ore sii ningiala anaa orkishopo, oldakei, amu etaa kenyae ntokitin naijo pizza ntokitin ake duo naijo duo naa meetae nishopoi anaa iltunganak lemesidan ilukuny.

Naa nchere ore naa enkulukuoni naa ketiu ake enaa ownership olchambaai naa lasima pee iata oltung'ani title deed niakikisha sirkali naipirta enkulukuoni ajo enino netum naa ataa enino ine wueji ilo shamba, ina plot arashu inewueji naa netii olchamba lino etaa iata title.

Ee pee itaariyian naa olkotari olaramatani nchere teneeta enkiteng ilbulabol looje. niudoki olchani oje. tenaa Kenya enkongu, nipike ele Shani amu ninye ole nkong'u. tenaa keeta enkiteng ilosotok, laijo naaji king'ialate, niudoki taramasi,.tenaa keeta ilmasher. nisujie naa oldip, araki naaji inkolong'i are te wiki.